Jumia ĩhũthagĩra tekinoronjĩ harĩ wendia wa indo ciao. Wendia wĩkĩkaga kũhĩtũkĩra mũtambo-inĩ wao, ũrĩa ũhũthĩkaga thimũ-inĩ kana kompiuta-inĩ. Mũtambo ũyũ ũkoragwo na mbica cia indo iria ciothe marendia hamwe na mbei yacio, warĩkia gũcagũra kĩrĩa ũrenda, mũtambo ũyũ ũkũragia njĩra yaku ya kũrĩha, na no ĩkorwo ĩrĩ na Mpesa, kana kũrĩha thutha wa indo ciaku gũgũkinyĩra. Makoragwo na mawabici kũndũ kũingĩ, kũrĩa magũtũmagĩra indo icio, ũkoya kuo.

Irua rũrĩrĩ-inĩ rwa agĩkũyũ nĩ rĩkoragwo na mawatho. Mawatho mamwe nĩ ta mĩaka ĩrĩa ciana cia tũhĩĩ no nginya makorwo makinyĩtie. Kaingĩ mĩaka ĩthianagia na kĩrathi kĩrĩa mwana arĩ, ĩrĩa ĩkoragwo nĩ marĩkia kĩrathi gĩa kanana, nĩguo macoke mathiĩ cekondari. Kaingĩ makoragwo makinyĩtie mĩaka ikũmi netatũ gũthiĩ na igũrũ. Watho ũngĩ ũkoragwo mwanake gũikara thingira thutha wa irua kwa ihinda rĩa wiki ithatũ kana inya atarĩ auma. Thĩiniĩ wa ihinda rĩu nĩ marugagĩrwo mũno na magacererwo nĩ anake arĩa maruĩte tene, kũrĩa maheagwo mataaro ma ũrĩa mabatiĩ gũikara thutha wa irua marĩkia kuuma thingira. Thikũ ici, irua nĩrĩtwarĩtwo makanitha-inĩ na kũrĩ athuri agĩkũyũ, nĩ ũndũ wa waganu kwongerereka, kũrĩa mathomithagio marĩ aingĩ magacoka magathiĩ mũciĩ thutha wa wiki ta igĩrĩ.

Kũgĩa na mũtaramu wa mĩrĩre yaku kĩũmbe nĩ wega mũno, tondũ nĩ ahotaga gũgũtara kũringana na irio irĩa ũrĩaga wĩ ta mũndũ kĩũmbe, na ningĩ kũringana na wĩra ũrĩa ũrutaga, mũthemba wa irio ciaku, na wĩra waku nĩ cia bata mũno harĩ mũtaramu wa mĩrĩre, tondũ nĩ akũhota kũmenya nĩkĩĩ ũbatiĩ kuongerera kana kũnyihanyihia irio-inĩ ciaku, kwa mũhiano mũndũ ũrutaga wĩra wa mĩako na mũndũ ũrutaga wĩra wa wabici, mũikarĩre wao ndũbatie gũkorwo ũrĩ ũndũ ũmwe, mũndũ wa mĩako nĩ akoragwo agĩtũmĩra hinya mũingĩ mũno wĩra-inĩ wake, na koguo irio ciake nĩ cithĩagwo naihenya mwĩrĩ-inĩ ũkĩringithanio na mũndũ wa wabici, koguo nĩ wega mũno gũkorwo na mũtaramu waku kĩũmbe, nĩguo agũtare kĩrĩa ũbatiĩ kũrĩa kana kweheria irio-inĩ ciaku, kana maũndũ marĩa ũbatiĩ gwĩka ta mazoezi nĩguo gũteithia ciĩga cia mwĩrĩ, nĩguo kũgirĩrĩa mĩrimũ.

Andũ no mathimithio gũthaitĩra maũndũ marĩa mokaga hi na hi, kamũira motungata ma ambulance makinye, kũhĩtũkĩra mĩcemanio ta kanitha-inĩ kana ikundi-inĩ mwanya mwanya iria ikoragwo na ũingĩ wa andũ, ningĩ andũ no mathomithio kũgerera mĩtambo-inĩ ta rendiũ kana tibii, tondũ nĩ cikinyagĩra andũ aingĩ mũno arĩa marathikĩrĩria kana kwĩrorera tibii.

Kũnogora mwĩrĩ ũkĩhũthĩra hurumbarũ nĩ gwa bata harĩ ũgima wa mwĩrĩ, tondũ ciĩga nyingĩ nĩ cihũthĩkaga rĩrĩa ũramĩtũmĩra kwa mũhiano, joint cia moko ciothe nĩ cihũthĩkaga rĩrĩa ũramĩtindĩka, magũrũ rĩrĩa ũrathiĩ, na nginya mũgongo okorwo ũraruta wĩra wa kũinamĩrĩra. He bata kũnogora mwĩrĩ o mũthenya, nĩguo ciĩga cia mwĩrĩ cihote kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, na gwĩthema mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ kwaga kũrutithia ciĩga imwe cia mwĩrĩ wĩra.

Maaĩ ma mũberethi ti mega na kũnyuo. Makoragwo matarĩ mega tondũ no makorwo na germs iria cingĩkorwo harĩ mũberethi ũcio kana kũrĩa mekumĩte. Matangi marĩa maigagwo maaĩ kaingĩ nĩ makoragwo na gĩko, na koguo maaĩ makagĩa na germs iria cingĩrehe mĩrimũ. Nĩ wega gũcamũkia maaĩ ma mũberethi mbere ya kũmanyua, nĩguo kũraga germs icio na koguo gwĩthema na mĩrimũ.

Kwanĩka nguo mĩkanda-inĩ ciũme, nĩ gũkoragwo na ũgitĩri gũkĩra gũcianĩka nyeki-inĩ. Ũũ nĩ tondũ nyeki no ĩkorwo na tũtambi kana nyamũ njũru, iria cingĩhitha harĩ nguo icio na mũndũ no acioyanĩrie na nguo rĩrĩa aracianũra, iria imwe cikoragwo nĩ nyamũ cingĩrehe nguraro. Tũtambi tũmwe ta igunyũ nĩ raithi kwĩhitha harĩ nguo, na imwe wacio cikoragwo ciĩ njũru harĩ ngothi ya mũndũ. Nyamũ ta thuraku kana mĩgagaca nĩ raithi mũno gũkorwo nguo-inĩ, na cirĩ ruo mũno rĩrĩa ciarũma mũndũ. Koguo mĩkanda nĩyo njĩra njega makĩria harĩ kwanĩka nguo, tondũ mogwati maya nĩ hinya makĩonekana.